Ore enaikoni tenetumi eba kukumanga.... .....um keuni olchani lenye nebulu nebulu nikomaa. Ore pee ikomaa neiu kulo nganayio neaku ele matundai netum kulo aterera nenyae naa keret sii seseni loo tungana.

Uh me sapuk ena siai te kop ang, ore etoki nagira ajoyie naa keirobi enkop ang' oleng' neaku mebulu naa ele shani. Yiolo ele shani oshi naa enkop nairowua ebulunye, neaku ina naa paajito mesapuk te nkop ang' ketii ekijape enkop ang netii enchan oleng' neaku ina naa pee mebulu

Eeh kaata engeno naipirta enaa kipaata amu ore kibuku kira nkera naa ninye naari kinya kitii shoo osi kipuo ake temurua naa keji kaakuj anaa enayiolo, naa kesham nkera ooleng. Keretisho si te amu ormatundai naa oata naa kirishat naa pooki osesen nisaidia to sesen aish vitamin peyie etumoki naa osesen ataarare moyiaritin najio moyiaritin ekijape omyuaritin ee osarge, neaku kesidai oooleng neaku karep naaji tenaa ketun nkera si ninche anoto naa nenya nedupore naa te kishaa enche.

Ore ormarenke latoning'o loipirta ena bae naa njere, ore enaa nayiolo ashu atoning'o ejitoi iltung'anak kumok, naa ore ele matundai, naa aisidai, amu keret naa intomonok ashu nkituak, tomoyiaritin orkin, ho duo namayiolo enaa kesipa kake ormarenke naa. Kake ore duo enaa enajitoi naa keretisho, naa nite nishiunye naa moyiaritin orki.

Kaidim atejo mme sapuk ena siai te kop ang oleng amu esapuk enchan tekop ang aitoki neaku ore naa, kaidim atejo mme sapuk amu ore daikin nauni te kop ang naa nayieu oolari ooleng, naa naabulu sii asieki neneya erishata sapuk, te mukunta amu aisapuk naa olari na ore si ekuluponi naa enoo tokitin ake naibung ekop mme noolaterera. Tokitin ake duo naibung enkop naaya lapaitin kuti pee ebulu naa nitaini si te mukunta mme duo daikin naaya erishata naado, ashu naayieu enkolong amu ore ekop ang naa ketii ekijape aa sapuk si olari.

Ore enaiko tenaisum oltungani pee eyiolou ena siai naa kaitumia nkoitoi nara onguan peyie etumoki naa atayiolo ataasa neyiolou sii neitubulu naa olchata neitayu entoki nayieunoi nenguarayu sii telatia. Ore enedukuya kangas arik oltungani metodua naa nebulunyi ele shani peedol ake orkitamanyunoto lolchani ashua olchata, eneikukuno. Ore eniare naas ena siai openy kake aadolita ena ashua aagura asujas ele tungani entoki naasita aiteru tenkiterunoto ompaka naa enkitingoto. Ore eneuni najoki metaasa ena siai openy agira aingor nagira sii adol ajo kainyoo eesita